Mathĩna marĩa ngeragĩra ngĩhũthĩra kũrĩha nyamũ ta ĩno, wa mbere charges ciao ikoragwo ciĩ igũrũ. Alafu ũngĩhĩtania namba ĩmwe ĩno ya kũrĩha paybill, mbeca ingĩgagũcokerera nĩ cikaraga mũno. Nĩ gakoragwo gakĩhinyĩrĩria mũno.

Niĩ thiaga thibitarĩ kũrorwo rĩmwe kwa mweri, na nditĩragĩria, nĩgetha ndagĩtarĩ agathiĩ akandora, nĩgetha kũngĩkorwo gathĩna karenda kwĩyumĩria nĩ ahotaga kũrũmĩrĩra na agũthondeke wega na rĩu kumania na hau, okorwo hena thĩna ũkwĩyumĩria nĩ akũhota gũtwarana nawe, na agũthondeke na agũthondeka thĩna ũcio ndũkaneneha ũgakorwo wĩ mũndũ wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Ũndũ ũyũ wa gwĩthambĩra ngurunga-inĩ ndathire gwĩthambĩra ndĩ na mĩaka ikũmi na ĩrĩ, ndĩ mũndũ mũnini na nĩ wangenirie mũno tondũ ndethambĩire kou, na ngĩthera wega mũno na nĩ nyendaga kũririkana maita maingĩ marĩa maingĩ.

Ũyũ wĩtagwo wonjoria, na nĩ wa andũ othe, na mũndũ okaga kabira ĩrĩa ĩngĩ ĩgoka na kĩrĩa akũrĩtie kuma kwao, ũgoka ũkenderia gũkũ, na mwatũngana mũrĩ inyuothe-rĩ, nĩ mũhotaga gũkorwo na thayũ na kũmenya maũndũ marĩa mũndũ atowĩ thĩiniĩ wa kabira yaku.

Ũyũ nĩ ũhoro wa ũthaka, na gwĩtagwo gũkĩndwo njũĩrĩ cia mũtwe, na wĩkagwo nĩ atumia, anake nĩ mawĩkaga thaa ici, no atumia nĩo mathondekagwo njuĩrĩ, magakĩndwo, nĩgetha magakorwo marĩ athaka. Na ũndũ ũyũ ũgatũbundithia atĩ, tondũ tũgaga gũthera ĩ nĩ rĩathani rĩa kerĩ kũma harĩ Ngai.

Haha nĩ andũ macemanĩtie, igongona-inĩ rĩa harambee ya gwetha mbeca, andũ makanyitanĩra, magoka gũteithia mũndũ ũmwe wao, kana kanitha-inĩ, igongona-inĩ rĩa harambee rĩa gwetha mbeca, either cia ndwari, cia mũrimũ kana cia gũthomithia mũndũ ũremetwo.

Haha ndĩrakena tondũ nĩ ndĩrona mũthuri na mũtimia wake na ciana igĩrĩ, na mũtimia nĩohete nda ena kana kangĩ etereire gũciara na gaka kangĩ nĩko ndĩrona kena bamĩrĩ-inó rĩ ĩna ũiguithanio na nĩ ĩikarĩte wega na nĩ kuonania rũrĩrĩ-rĩ nĩ rũgũthiĩ na gũtherema tondũ haha ciana rĩ, nĩ aronekana nĩ akuongerera kana kangĩ kamwe nayo bamĩrĩ ĩno nĩ ĩgũkorwo ĩrĩ nene, na maũndũ mayũ nĩ marangenia mũno.

Haha haranyonia atĩrĩrĩ, andũ aya othe ũngĩrora mothiũ mao rĩ ti akenu, nĩ haroneka nĩ handũ hena kĩeha, either nĩ mũndũ wao ũhurũkĩte, kana gũkua na aya nĩo marorania atĩ megwĩka atĩa kana gũcokanĩria atĩa tondũ othe maronekana mena kĩeha na meciria.